TV ya Inooro TV nĩ ĩthikagĩrĩrio mũno, tondũ ceceni ĩyo nĩ ĩmemerekagia na njĩra njega nĩ tondũ ĩmemerekagia na rũthiomi rwa gĩkũyũ, no na ta rĩrĩa ũkwĩrorera mohoro nĩ ũkuona nĩ megũtarĩrĩa okorwo nĩ maũndũ ma gĩthũngũ nĩ makũmaria na njĩra ya gĩkũyũ, na ningĩ okorwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa marathoma magathĩti, nĩ magũtarĩrĩa wega nginya mũtumia mũkũrũ ũtekũmenyaga ũrĩa ngathĩti ĩyo ĩkugaga agakorwo nĩ aramenya, nĩ ũndũ ũcio ĩgakorwo ĩgĩthikĩrĩrio nĩ andũ aingĩ mũno, ona andũ aya anyinyi o nao nĩ marenda gũthikĩrĩria rũthiomi rwa gĩkũyũ nĩ gũkorwo kũu nĩ kuo maciarirwo na no mende kũmenya rũthiomi rwa gĩkũyũ, tondũ ti ta tene thukuru nĩ gwathomithanagio ũhoro wa gũthoma gĩkũyũ no rĩu thikũ ici gũtirĩ.